Komitei bik, mitei koot, mitei kiy nekekeree kele biik ata chekakoingian kasi, mitei simet, mitei stimet.

Yu koboru transport chekikiboishe lunchi chekikiboishe amitwokik che kikiboishe security nekikiboishe chepkondok che kiwithroen ak chepkondok alak che kikiboishen. Ko sigibor chepkondok jumula chekikiboishen kele ata. Akobo kamanut situn kenai kele chepkondok ata chekikiboishe eng' transport kebendii ak keweksei chebo lunchi ak chebo security ak chekiginem. Ak tugun alak che suppose keboishe eng yoto sigenai kele chepkondok ata chekikiboishe.

Milebich tuguj olekikichopta karik olekikichopta compound olekakibanganda karikolekakichopta oret ak olekikibanganda ketik i agekol mauwek tabantaban.

melit kotareti bik kokim ak bik, keibe masiket, ak kotareti kora koek nyikan chito yamitei melit, anan ko yakikweriei melit konetegei kora bichutok.

Ni ko reverend ne saagin lagook. Kanam metoek akomii kartasit nekanam lakwet si kosoman kainet yesajin inee. Ako olekisaaee ko kanisa oletesetai sautik. Mitei biik che katabung'onyso eng ng'ejeret. Mi chito nebirei picha komii nekanam kitabut so kosomani ako mitei kiy negeboishe keng'ololi.

Chito nemite yu, komiten netit neboisien. Yon kinemu samakinik, keboisien netit noton ngichutu. Mi melit, miten kambok chemiten yutok ak komiten loleet ne ngichokto beek orit, konemu samakinik chemiten yotok chekonyor.

Yu kakibor keut ak kibor sieet iboru keut ko keut buch nekowoot inegei kokakiista bendo nemitei geut ak kibor sieet mi kartasit.

Ni ko beliot ne aketi, ne amei suswek. Mitei in oleomei suswek olekikiker sikwame tiong'ik tugul amitwagik.